Enyarru, oore enyarru, naa inkaitubulu naabulu temukunda, neitanyamal inkautubului inonok. Oore enyaru naa keitanyamal inkaitubulu inonok amuu, keokie enkare, neya sii en'daa arashu oloip onare neeta inkaitubulu inonok. Kenare neitauni enyaru temukunda, pee etum inkaitubului inonok atubulu, neisho sii tesidai. Keetae inkoitoi kumok naiborieki enyaru, aah iin'dim aibooi enyaru igira aitumia irkeek, arashi iidim aibooi enyaru igira aitumia inkulie oitoi aake anaa aturu enyaru ninang'aa.

Enchan ore enchan tenesha oleng naa keyau oloirrag ore oloirrag lenkare naa kitanyamalisho amu kelelek itanyamal inkaitubulu aa ore pee elotu oloirrag lenkare naa kinyial inkaitubulu temukunta nemitoki inkaitubului inonok aisho tesidai ore sii oloirrag lenkare kelelek itanyamal manyisho oltung'anak akelelek enap intokiting tonkajijik oltung'anak.

Olchaket ore olchaket naa ewueji nashumieki inaiki akidimi atushumie ilpayek irmaragwe arashu kulie daiki pooki aisidai olchaket amu metum ildero atam endaa ino arashu miidim inkulie tokiting naijo olari atasheiki ninyial endaa ino.

Oore mutura naa en'daa naitobiruni egirae aitumia imonyit. Keruji imonyit tonkiri, onkulie tokitin napaashipaasha enaa kachumbari, arashu inkiri naidong'o. Keidim oltung'ani ainosa eena daa tenebo wenkurma, arasshu keidim oltung'ani ainosa mutura erok. Iyiolo mutura naa kelelek eitanyamal biotisho oltung'ani, tenelo neinos oltung'ani eena daa chafu, arashu tenelo neitu eyieri eena daa aitobiraki.

Kesidai tenias oltung'ani shopping te mwisho olapa, arashu enkata nabo tolapa. Metaa oore peyie iilo nitum iropiyiani te katikati olapa, arashu tonkulie olong'i niidim atushuma nena ropiyiani pee intumia aas inkulie tokitin napaashipaasha.

Oore kwashiorkor naa emueyian naibung inkera kutitik, tenelo nelau en'daa e tipat, aah tenelo nelau enkerai en'daa naaji carbohydrate tenkutuk olashumba. Oore carbohydrate naa en'daa naisho osesen egolon, neisho sii osesen egolon naasie inkulie siaitin. Oore eena mueyian neidimi atabak teneishori enkerai en'daa naata carbohydrate, arashu en'daa naata starch tenkutuk olashumba. Keitanyamal eena mueyian biotisho onkera kutitik, nenare neyiolou iltung'anak inkoitoi napashpaasha, naidim aiboorie eena mueyian.

Ore eunore ondaiki anaa imposho naa enetipat amu ore imposho naa kidim iltunganak ainosa enaa endaa, ore sii emposho neidim iltunganak atimir netum iropiyiani naitumia aas imbaa napashpasha temaishai. Ore sii emirare omposho naa kilepunyie uchumi olosho le kenya. Ore emposho naa enetipat amu kitobir biotisho oltungani aa ore imposho naa endaa naji proteins tenkutuk olashumba.

Ore dustbins arashu eweuji nenangakini oloirerio naa enetipat amu kitobir ormanyara letown arashu emurua pookin naba anaa enagirae aitumia . Enetipat tenesoti oloirerio tewuei nebo pee iboki imoyiaritin napashapasha naidim oloirerio ayau . Enetipat sii enabae amu kelelek eponuni aya oloirerio nepuoi anangaa. Ore oloirerio tontaoini kumok naa kepoipoiyaa ake nemetii iltunganak osot oloirerio pee itobir mazingira ontaoni kumok.

Ore eunore orkiek naa enetipat amu ore irkiek naa keyau enchan naa ore sii irkiek naa kitobir enkijape oloingange. Teneyieu oltungani neyiolou pee eneikoni pee euni irkiek, enetipat teneyiolou oltungani ntokitin nanare pee eeta enkaitubulu orkiek pee etumoki atubulu tesidano . Enetipat sii peyiolou oltungani enikoni pee itobiri nkaitubulu orkiek aa pruning tenkutuk olashumba , onkaitubului napashpasha pee ebulu tesidano.

Ore samosa naa endaa etipat nainos iltung'anak amu keidim aitobira biotisho enye nisho sii iltung'anak engolon teniyieu nintobiru samosa kenare niata empoosho arashu ndengu nenare sii niata empusio e chapati kenare sii niata esukari shumbi enkare pee intobiru ena daa kenare ning'as aitobiru chapati uh intobirr empusio enaijo iyieu niyierr chapati niyieru enchapati sapuk kenare sii niyierr impoosho inonok arashu denku ometaa neoku ore pee eoku ina poosho kenare niyierr sii enchapati ino ometaa neoku nidung'udung pee eaku inkutiti nipik emposho atua nintobiru paa intadoiki atua eilata metoku ore pee inko nejia neoku samosa ino niinos.

Ore eunore omaua naa enetipat ore imaua aa roses naa enetipat amu kitumiae tomashoi napashipasha anaa te harusi kitumiae sii te graduation arashu tonkulie siruai ake kumok ore kuna maua naa kemirr iltung'anak netum iropiyiani naitumia tombaa napashipasha enetipat sii eunore omaua amu ore pee eyai imaua iloshon leboo atenemirakini iloiborr nitobirr uchumi olosho le kenya ore sii imaua naa aisidain amu keponaa enkishui oltung'ani uh ore pee edol oltung'ani imaua ne nening esidai neponaa enkishui enye ore sii imaua naa enetipat amu keret intokiting anaa ilotorok pee etum endaa enaitobirie enaishi nainos iltung'anak.

Eunore ore eunore onkaitubulu naa enetipat amu ore pee ebulu inkaitubulu naku isapukin neidim aishoo iltung'anak endaa nainos ore inkaitubulu napashipasha enaa ilpayek empoosho onkulie aitubulu neeta intokiting naayieu aa requirements tenkutuk olashumpa pee etumoki atubulu tesidano kenare neeta inkaitubului enkare enkijape aa oxygen tenkutuk olashumpa o nutrients uh endaa pee etumoki atubulu.

Ore indaiki kumok anaa inkiri naa kidim aitobira biotisho oltung'ani kidim oltung'ani ainosa inkiri tenebo wenkurma arashu ormushele arashu indim ainasa inkiri tenebo chapati ore inkiri naa aisidain amuu keeta intokitin kumok sidain te biotisho oltung'ani naa eisidain amuu tenaa kebiot duo eng'ues nateyieng'aki pee etumi kuna kiri nitobiraa biotisho oltung'ani.

Ore eunore onkaitubulu naitobirunyieki eilata aa sunflower tenkutuk olashumba nee enetipat amu ore kuna aitubulu neidim oltungani atimira netum iropiyiani nainyiangunyie ntokitin napashapasha arashu nelakie bills ontokitin napashapasha temaisha. Ore sii kuna aitubulu naa enetipat amu kitobir enkulukuoni nitobir sii inkulie tokitin napashapasha anaa keponaa eropili arashu empiron enkukukuoni ino . Kilepunyie sii enaramatare uchumi olosho telulungata

Teneyeu oltung'ani neeku ariyiak too mbaa naipirta enturore aa agriculture nenare nelo sukuul nisumare esiai enturore aa agriculture. Ore te sukuul naa ekintamoki enikuni pee itubuluni nkaitubulu napaashipaasha egirai aitumia inkoitoi napaashipaasha aa egirai aitumia enkulukoni arashu sii too nkulie oitoi nemitumiai enkulukoni aa hydroponics te nkutuk oo lashumba. Ene tipat teneas oltung'ani esiai e agriculture amu ore enturore naa ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya te lulung'ata. Ore ena siai naa ene tipat amu ore endaa anitubuluni too nkoitoi napaashipaasha naa ninche einos iltung'anak netum biotisho oo seseni lenye.

Enkisuma eyierare. Ore pee eyieu oltungani neyiolou ateyierisho kenare nelo sukuul eyiarare aa school of catering tenkutuk olashumba. Ekinteng'eni pee iyolou ateyiera indaiki napashpasha tenasukuul. Ekinteng'eni sii eningo pee impim ntokitin napashapasha nanare nipik indaiki inonok.

Ore endaa naa kitobir biotisho oltungani nisho sii oltungani engolon . Teniyieu niyier chapati kenare niata empusio enkano , kenare sii niata enkare , esukari tenebo oshumbi . Kenare nintushul kuna tokitin ningolingol paa intobiru chapati . Teniyieu niyieu imposho kenare niata enkare tenebo wemoti , kenare ningas ayier emposho ino ometaa neoku paa intayu ninkaranka, ore ingira aikaranka , kenare nipik irnyanya , kitunguu tenebo odania , kidim sii oltungani atipika nkulie tokitin anaa royco teneyieu tiatua endaa enye.

Ore enturore netadoyie tolubot napashipasha olosho le kenya tenkarake imbaa kumok ore embaye edukuya naa iltung'anak kumok ore oshi taata tolosho netaa kumok oleng iltung'anak neyieu iltung'anak iwuejitin naamany niaku ketadoyie ena siai tenkaraki ina baye ore sii enkae baye naitadoyie enturore naa enyaru naitanyamalita inkaitubului tomukuntani keetae sii imoyiaritin napashipasha naitanyamalita inkaitubului tompareti neitadoyio ena siai ore sii olameyu naa kinyial inkaitubului tomukuntani nitadoyio ena siai tolosho le kenya.

Ore toonkotelini napashapasha oloshon teseuseu nalulunga neeta indaikin napashpasha naidim iltunganak ainosa. Ore endaa etadekenya aa breakfast neidim ataaku shai wemukate ashu enkae toki ake naidim iltunganak ainosa . Ore tenamisa naa ketii isanini, inkijikoni , serviettes , aa ore serviettes naa entoki najutieki inkaik , nkalema , shai tenebo endaa.

Ore oltinka naa enetipat amu kepuo iltunganak aidong irpaek pee etum empusio . Ore empusio naa kitumiay ayier enkurma. Enetipat enkurma tebiotisho oltungani amu kisho oltungani engolon naasie esiai.

eunore e majani chai ore eunore e shai naa ene tipat amu, ore pee eyae ibenek e shai nitobiri te factory nitobiruni majani chai ore majani chai, naa ene tipat amu kitumia iltung'anak, aateyier shai nitobir biotisho oltung'ani, ene tipat sii ena bae amu, keidim olaturoni atimira shai enye netum mpisai, naitumia too ntokitin naapashipaasha te maisha enye. ene tipat, tena bae sii amu, ore eunore e shai naa kilepunye uchumi olosho le kenya, teneyae majani chai inkuapi e boo.

Ore eramatare oswam naa enetipat amu ore peramati iswam niindim aitobiko ninche . Enetipat eneramati iswam amu ore biotisho oswam naa enetipat , ore tenaa sidai biotisho oswam inonok naa isidai sii intokitin ninos olelo swom , aakule tenebo inkiri.

Kenare nelo oltungani sukuul eyiarare aa catering tenkutuk olashumba pekintengeni enikoni peyieri indaikin napashpasha nekintengen sii peyie peipimpim intokitin naapashpasha nanare nepiki endaa.

Ore enkurma naa kitobir biotisho oltung'ani , ore pee inos oltung'ani enkurma naa kisho eng'olon naasie esiai tosesen lenye. Teniyieu niyier enkurma , kenare niata empusio , kenare sii niata enkare , kenare nipik enkare mitoktoka pee itumoki ateyiera enkurma. Ore pee itoktok enkare , nenare nipik empusio , ning'oling'ol toornkuti daikani nipal enkurma ino ometaa neoku . Ore teniyieu niyiolou ajo keo enkurma ino , nenare neeta emoti ino inkokota ashu kenare neeta enkurma ino orng'usil sidai.

Eramatare olukunguni ore eramatare olukunguni naa enetipat amu ore elukungu naa kidimi ainasa inkiri enyenak enetipat sii ena baye amu keidim olaramatani atimira ilukunguni enyenak netum iropiyiani naidim ainyiang'unyie intokiting napashipasha enetipat sii ena baye amu kitumiae oloirerio lolukunguni enaa fertilizer tenkutuk olashumpa aitubulu inkaitubului tolchambai.

ore ena naa kitobir biotisho oltung'ani. ene tipat teneinos oltung'ani daa sidai. ore edaa natii ena misa, naa shai, chapati aa chapati naitobiruaki aitumia ilmosor, emukate, inkijikoni, inkikompeni, keetae sii berries ore berries naa ilng'anyio oinosi.

olmare, ore olmarei naa kitayuni, kelo olee, aing'uaa olamerei lenye, nelo sii eselenkei, aing''uaa intoiwuo enyenak. nepuo aamanyisho tenebo nitau olamerei, ore pee eyiu kulo tung'anak nkera neponari olmarei, keetae olkiti marei neetae sii olamrei sapuk, aa ore olamarei sapuk naa olamarei, oota intoiwuo inkera, tenebo loo kakuyiaa onoo kokoo.

Ore nkotelini kumok olosho lekenya naa kisidain amu keyierr indaikin sidain namelok naidim aitobira biotisho oltung'ani. Enetipat tenilo enkoteli ning'as aing'uraa bei endaa eton itu inos amu ore bei ondaiki kumok toonkotelini sapukin naa kegol oleng'.

Irkiek ore tolosho lekenya neatae isipitalini kumok na keetai si irkiek lopashipasha nabakieki omoyiaritin napaasha tolosho ore teleosho lekenya neate enkampuni naitashieki irkiek lekenye aa kedol enetiu irkiek nedol ana kesidain lolo kiek nidim atabak emoyian.

Ore teneyieu oltung'ani neas enturore nenare neyiolou mbaa kumok, kenare neeta oltung'ani enkulukuoni sidai a ore enkulukuoni emukunda ino nenare neeta nutrients pookin nayieu enkaitubulu inonok pee edim atubulu, esidai kenare si neeta emurua ino enchan naitosha arashutenemetii enchan nidim oltung'ani ataasa irrigation tenkop olashumba aa ore irrigation na enkoitoi napiki enkare emukunda arashu nkaitubulu inonok pee eidim atubulu.

Ore enturore naa enetipat ore enturore neidim atareto iltung'anak pee etum endaa nainos tenkishui enye enetipat sii enturore amu ore enturore neidim atareto iltung'anak pee etum impisai atenelo nemirr olaturoni intokiting natekesua temukunta niidim anoto iropiyiani nainyiang'unyie intokiting napashipasha tenkishui enye enetipat sii ena baye amu kibung'ita uchumi olosho le kenya telulung'ata enetipat sii enturore amu keidim oltung'ani atuturisho neun endaa naishori inkishu ore pee eun oltung'ani inkujit nekesu nisho inkishu enyenak naa keponaa biotisho onkishu nitisidan sii inkishu inonok.

Eramatare osinkirr, ore eramatare osinkirr naa enetipat amu, ore isinkirr neidim iltung'anak ainosa enaa endaa. Ore isinkirr neeta ntokitin etipat naret enkishui arashu osesen loltungani aa proteins tekutuk olashumba. Enetipat ena bae amu keidim oltungani aitayu nemir isinkir lenyenak netumiropiyiani naasie intokitin napashpasha . Kilepunyie sii enabae uchumi olosho aa teneyay isinkir, neyay ilosho leboo arashu enkop oloiboor naa kilepunyie uchumi olosho.

Ore teneyieu oltung'ani neturisho naa kenare neyiolou intokiting nayieu neun nenare sii neyiolou napasi aa spacing tenkutuk olashumpa nanare pee etii tiatua emukunta enye tonkaitubului nauni kenare neyiolou oltung'ani aitumiyia intokiting napashipasha aa implements tenkutuk olashumpa naitumiae tenturore pee intobirr emukunta ino.

Enturore . Ore enturore naa enetipat amu ore pee naa kidim ainosa endaa nainos tenebo ormarei lenye . Enetipat sii enturore amu keidim oltungani atimira inkaitubului olchamba lenye ,netum iropiyiani nainyiangunyie ntokitin napashapasha tenkishui enye .

Ore eunore ashu enturore naa enetipat oleng amu kidim iltung'anak anotito endaa nainos tormareita lenye, enetipat sii enturore amu ore pee emir oltung'ani nkaitubulu olchamba lenye neidim anoto iropiyiani naitumia aas imbaa napashpasha tenkishui enye. Enetipat sii enturore amu kilepunyie uchumi olosho telulung'ata. Enetipat teneun oltung'ani enkaitubului enyenak aa teneun imbuga tenebo okitunguu aa inter cropping tenkutuk olashumba amu keidim ena bae atareto tenkibooroto ondudui aa pests tenkutuk olashumba.

Ore eunore naa ene tipat amu ore pee eunisho iltung'anak, neidim anotito endaa nainoos toolmareita lenye. Ene tipat sii enturore amu, keilepunye uchumi olosho telulungata. enet ipat sii ena bae amu kiidim, iltunganak aatimir enkaitubului olchampai lenye, netum iropyiani, naidim ainyiangunye ashu ataasie ntokitin naapashipasha te maisiha. ore irrigation tenkutuk oo lashumpa.aa enkoitoi napiki enkare, arashu naishori enkaitubului enkare, naa ene tipat amu tenelo nemetii, enchan emurua naa keret ena bae olaturoni pee idip atekesisho ata tenkata olameyu.

Ore enturore naa ene tipat, ene tipat tenishori enkulupuoni ntokitin naidim atareto pee eret inkaitubulu inono pee ebulu tesidano. Idim atipika fertilizer te nkutuk oolashumpa, aa intokitin kuna naapiki enkulupuoni pee eropilu, nrt inkaitubulu inono pee ebulu tsidano. kenare neyiolou oltungani enikoni pee eeipimi fertilizer pee itumoki atipika emukunta ino, pee mepej ake enkaitubului inono.

Enturore, ore enturore naa enetipat amu keret iltung'anak pee etum endaa nainos tormareita lenye. Enetipat sii enturore amu keilepunyie uchumi olosho. enetipat enturore amu keidim olaturoni atimira inkaitubulu olchamba lenye netum iropiyiani naasie imbaa napashipasha tenkishui enye. ore enturore naa kidimi ataas ata tenkata nemetii enchan akidim olaturoni aitumia irrigation tenkutuk olashumpa aa ore irrigation naa enkoitoi naishori inkaitubului inonok enkare pee eidim atubulu ata tenkata olameyu. kenare neyiolou oltung'ani enikuni pee ishori inkaitubului enkare pee eas ena baye tolchamba lenye.

Enturore ore enturore naa enetipat amu keilepunyie uchumi olosho enetipat sii enturore amu keidim ilaturok atimirr inkaitubulu olchambai lenye netum iropiyiani naasie intokiting napashipasha arashu nainyiang'unyie intokiting naayieu tenkishui enye enetipat sii enturore amu keisho iltung'anak endaa nainos tormareita lenye keidim oltung'ani ataasa enturore ata tenkata olameyu akeidim oltung'ani aitumia enkoitoi e irrigation tenkutuk olashumpa aitubulu enkaitubului enyenak ore irrigation naa enkoitoi naishori inkaitubului enkare egirae aitumia impaipi napashipasha temukunta ino kenare neyiolou oltung'ani enikuni pee ishori inkaitubului enkare pee eitumoki ategelu enkoitoi naitumia amu keetae inkoitoi napashipasha naidim oltung'ani ataasa irrigation.

Ore enturore naa enetipat amu keret iltung'anak pee etum endaa nainos toormareita lenye . Enetipat sii enturore amu keret iltunganak pee etum iropiyiani aa tenebo nemir oltungani nkaitubulu olchamba lenye naa ketum iropiyiani naasie imbaa napashpasha . Enetipat sii enturore amu kilepunyie uchumi olosho. Keidim iltung'anak ataas enturore ata tenkata olameyu aa tenelo nitumia oltungani enkoitoi eirrigation aa ore irrigation naa enkoitoi naishori nkaitubului enkare egirae aitumia impaipi. Ore irrigation naa ketum ketum enkaitubului enkare eimu ena oitoi nitobir biotisho enye . Kibok sii irrigation enyaru tolchamba lino.

eramatare oolukunkuni. ore eramatre oo lukunkuni naa ene tipat amu, keidim oltung'ani anoto iropiyiani nainyiang'unye ntokitin, naapashipaasha te nkishui enye. ene tipat sii ena bae amu ore, elukunku naa kidimi aateyieng' ninosi nkiri enyenak. ore ilukunkuni, naa kidim aanotito imoyiaritin naapashipaasha tenelo nemeramati esidai. kenare, neyiolou iltung'anak inkoitoi naapashipaasha, naioorieki imoyiaritin oolukunkuni, tenelo neibung' emoyian elukunku ino. kenare sii neyiolou oltungani enkoitoi naiboorieki, idudui aa parasites tenkutuk oolashumpa, naidim aitanyamala ilukunkuni inonok. keetae idudui naapashipaasha naidim, nitanyamal elukunku ino anaa irpidila, impayipayan onkulie ake kumok. kenare neyiolou oltung'ani, eneikoni pee eiboki kuna moyiaritin ashu ilchanito loidimi ai tumia.

oloirag le nkare, ore oloirag lenkare naa keyau enchan sapuk. tenelo nsha enchan sapuk te murua naa kelelk eyau oloirag lenkare, kelo nitanyamalisho oloirag lenkare. kinyial inkaitubulu tolchampai, neer sii metuata. kidim sii olirag lenkare aitanyamala manyisho, oltungana aa kelelek egil inkajijik. neidim sii atanapa, intokitin ooltungana.

olameyu ore, olaeyu naa kelotu, nelo neitu esha emurua tenkata naado. ore olameyu, naa kitanyamal iltunganak amu, miidim iltunganak aatunisho pee etum daa nianos, naa kitanyamal sii iisuam amu meidim isuama anotito edaa nainos, aa nkujit.

Eramatare olukuni. Ore eramatare olukunguni naa enetipat amu kidim aishoo oltungani ntokitin napashpasha nainosi enaa irmosor , inkiri naa kinosi . Ore sii elukungu naa keret ilaramatak amu ore oloirerio lolukunguni naa kitumiay anaa fertilizer tenkutuk olashumba aitubulu nkaitubulu tolchambai . Ore sii eramatare olukunguni naa enetipat amu ore ilukunguni naa kidimi atimir netum oltungani iropiyiani naasie entoki nayieu. Kidimi sii atimir irmosor lolukunguni netumi iropiyiani.

Eramatare olukunguni ore elukungu naa enetipat amu keret olaramatani pee etum iropiyiani ore pee emirr oltung'ani elukungu arashu tenemirr irmosorr lolukunguni naa kidim anoto impisai nainyiang'unyie entoki nayieu enetipat sii eramatare olukunguni amu keidimi atayieng ilukunguni neinosi inkiri kidimi sii ainosa ilmosorr lolukunguni keetae ilukunguni imuain are aa ilukunguni naitashoo ilpapit olukunguni napirr irpapit ore ilukunguni naitashoo irpapit naa kelo nejo iltung'anak ajo kidim aiboi imbaa kumok esakutore tiatua enkang'.

Ore tenkata esumash naa kelo nishooyo serkali endaa emusaada toltung'anak lenyenak keishooyo sirkali endaa naijo enkurma pee idim iltung'anak ainasa eanyita erishata enchan pee etum atuun inkaitubulu enche enetipat ena baye amu kesaru iltung'anak kumok pee midaaya ake tenkarake esumash.

Eramatare olukunguni aaa imbatai . Ore imbatai naa enetipat amu kidimi ainosa irmosor lenche enaa endaa. Kidimi sii ateyieng ena lukungu ninosi inkiri enyenak . Ketum olaramatani iropiyiani tenelo nemir ena lukungu arashu tenelo nemir irmosor lenyenak nindim aitumia nena ropiyiani toonkulie shugulini emaisha . Enetipat sii eramatare ekuna lukunguni amu ore oloirerio lekuna lukunguni naa kitumiay anaa fertilizer tenkutuk olashumba aitubulu nkaitubulu temukunta.

Eramatar onkishu e kule. Oore inkishu e kule naa enatipat ermatare eenye amuu, oore kuuna kishu naa keidim aishoo iyiok kule. Oore inkishu ee kule neidim aishoo iltung'anak kule esiana naje, aah eiteru toolitai imiet, ompaka tikitam tenkolong'niidim oltung'ani atimira kuuna aale netum iropiyiani, naitumia tonkulie tokitin. Keisho sii iyiok kuna kiishu kule nekiidim atook enaa en'daa. Oore sii eramatare e kuna kishu naa enatipat amuu oore oloiterio loo kuna kishu, keidimi aitumia enaa embolea, too mukundani. Ore sii tenelo nemir olaramatani inkishu eneyenak naa ketum iropiyiani, naitumia tonkulie tokiting. Enetipat sii eramatare ekuna kishu amuu, keilepunyie uchumi olosho.

Eramatare olukunguni ore eramatare olukunguni naa enetipat amu ore elukungu naa kidimi ateyieng ninosi inkiri ore sii elukungu naa kisho iyiok ilmosorr oidimi ainosa kidim sii oltung'ani atimira elukungu enye netum impisai naasie intokiting napashipasha enetipat sii ena ramatare amu ore oloirerio lolukunguni naa kitumiae anaa mpoleya tomukuntani ore ilukunguni teneyieu oltung'ani neyiolou enaikoni peramati naa enetipat pe eyiolou enaikuni pee esheti enkaji olukunguni osii endaa pookin arashu ilkeek pookin onare nishori ilukunguni pee ibooyo imoyioaritin napashipasha.

Eunore ore eunore naa enetipat amu kedim iltung'anak anotito endaa nainos tormareita lenye ore teneyieu oltung'ani neunisho te greenhouse nenare neyiolou oltung'ani enikuni pee esheti arashu pee itobiruni greenhouse keetae imbaa nanare pee eyiolou oltung'ani pee etumoki atesheta greenhouse kenare neyiolou oltung'ani eneba intokiting arashu inkaitubulu nayieu neun tiatua ina greenhouse kenare sii neyiolou oltung'ani eneba enkijape nayieuni tiatua greenhouse kenare sii neyiolou oltung'ani eneba enkima aa temperatures tenkutuk olashumpa nanare pee eetae tiatua greenhouse pee etumoki inkaitubulu atubulu.

Eramatare ontare ore eramatare ontare aa inkinejik naa enetipat amu keidim inkinejik aishoo iyiok kule nikiwok ore sii inkinejik naa kidimi atimirr netumi iropiyiani enetipat eramatare onkinejik amu ore inkinejik naa kisho iyiok oloirerio oidimi aitumia anaa mpoleya tomukuntani aitubulu inkaitubulu enetipat sii ena ramatare amu tenelo nemirr oltung'ani enkine enye naa ketum impisai naidim ataasie imbaa napashipasha te maisha kemiri sii kule onkinejik neidim sii oltung'ani anoto iropiyiani eimu ena oitoi enetipat teneyiolou olaramatani imoyiaritin napashipasha naalo nitanyamal eramatare onkinejik osii ilchanito oitumiae aibooyo kuna moyiaritin.

Enkitobirata en'daa oswam. Oore ilaramatak kumok na keitobiraki iswam eenye en'daa ah inkujit tenebo inkulie tokiting. Kedung'idung'i inkujit metaa kutitik, neitushuli okuli tokiting, enaa molaces neishori inkishu, meinosa.

Ore eunore olkiek naa enetipat amu ore ilkeek naa keret tesiai enkitobirare olari naa keret sii ilkeek emurua tesiai enkitobirata enkijape oloing'ang'e enetipat ena ramatare amu keidim inkeek aisho isuam arashu iltung'anak oloip napuo atonie terishata enkolong teneyieu oltung'ani neyiolou enikuni pee euni ilkeek enetipat teneyiolou intokiting napashipasha aa requirements tenkutuk olashumpa nayieu inkaitubuluai napashipasha olkeek pee ebulu.

Enetipat enesotuni oloiterio amuu, oore oloiterio naa keidim ayau olchafu tiatua town arashu temurua, neinyial enkijape, iina murua. Enetipat si tesotuni oltaka amuu, oore olchala loltaka naa keidim ayau imueyiaritin napaashipaasha toltung'anak. Enetipat sii enesotuni oltaka amuu, tenelo neinos inkishu arashu kulie swam aake, naa keitanyamal biotisho oseseni lenye.

Eramatare olukunguni ore eramatare olukunguni naa enetipat amu ore elukungu naa kidimi ateyieng ninosi inkiri enetipat sii ena ramatare amu keisho iyiok ilukunguni ilmosorr likindim ainosa enaa endaa enetipat sii ena ramatare amu ore oloirerio lolukunguni naa kidimi aitumia anaa mpoleya aitubulu inkaitubulu tiatua olchamba ore elukungu naa kidimi atimirr netum oltung'ani iropiyiani nainyiang'unyie arashu naasie intokitin napashipasha te maisha kidimi sii atimirr ilmosorr lolukunguni pee etumi iropiyiani.

Ore eunore naa enetipat. Enetipat sii teneripi eropili enkulupuoni aa ore enkulupuoni napir naa kisho yiok matekesu endaa ashu imasaa etipat. Kenare nitumia ilaramatak fertilizers aa mbolea aitubulu nkaitubulu enye tumukuntani . Kelo oshi nishooyo sirkali mbolea eimu NCBS tenkutuk olashumba, aa ore NBCBS naa ewueji napuo ilaramatak ashumie neya sii nkaitubulu enye tenepuo akesisho. Enetipat tenetumia ilaramatak embolea pee etumoki anotito endaa nainos ashu petumoki atekesisho tenkumoi.

Enturorore. Oore enturore naa enetipat amuu, keret iltung'anak peyie etum en'daa nainos. Keret sii iltung'anak amuu tenelo nemir oltung'ani imasaa natekesua temukunda, nemir, naa ketum impisai naidim ataasie intokitin napashipasha te maisha. Kenare neyiolou oltung'ani eneiko peyie etur emukunda eenye.ah oore inkaitubulu napashipaasha nenare neeta inturot napaashipaasha temukunda. Kenare neyiolou oltung'ani eneba, mbegu enkaitubului nayieu neun, arashu spacing tenkutuk olashumba, pee etumoki oltung'ani atuturo emukunda. Kenare sii neyiolou oltung'ani imasaa aah implemnts tenkutuk olashumba, nanare neitumia temukunda eenye, eyieu neun inkaitubulu, napaashipaasha.

Biashara ore biashara naa enetipat amu kilepunyie uchumi olosho enetipat sii biashara amu kidim olamirani anoto iropiyiani naasie imbaa napashipasha te maisha enetipat sii biashara amu tenelo oltung'ani olduka naa kiidim ainyiang'u endaa naidim ainosa nitobirr biotisho osesen lenye.

Eramatare olukunguni enetipat eramatare olukunguni amu ore elukungu naa kidimi ateyieng ninosi inkiri enetipat sii ena ramatare amu ore elukungu naa kisho iyiok irmosorr likindim ainasa anaa endaa kenare neyiolou olaramatani indaiki napashipasha naishori ilukunguni iteru ankiyioitin ometubulu aaku inkoken sapukin arashu ilchogooni keetae endaa onkiyioitin neetae endaa onkoken naitayu ilmosorr neetae sii endaa olchogooni kenare neyiolou olaramatani enikuni pee ishori kuna lukunguni kuna daiki torishat napashipasha kenare sii neyiolou olaramatani enikuni pee iboori imoyiaritin napashipasha naapuo nitanyamal ilukunguni ore ilukunguni naa kidimi atimirr netum oltung'ani iropiyiani naasie nkulie tokiting te maisha kidimi sii atimirr ilmosorr lolukunguni netumi iropiyiani.

Enturore . Enetipat enturore amu ore pee eturisho iltunganak naa kidim anotito endaa nainos toormareita lenye . Enetipat sii enturore amu ore pee ekesishoy , neleku oltaka temparet naa kidim kuna tokitin natelekutua temparet aitobira enkulukuoni neropilu . Enetipat sii enturore amu keidim ilaturok atimir ntokitin naikesutua toomukuntani enye , nemir netum iropiyiani . Enetipat sii enturore amu kibungita uchumi olosho lekenya.

Enkare. Oore enkare naa enetipat amuu, keidimi ataasishore enkare aasie intokiting napaashipaasha. Aah oore enkare naa enkishui. Keidimi, atook enkare pee eitobir biotisho oltung'ani, Keidimi sii atasishore enkare tenkitukore ontokitin rashu sii tenkitukore onkilani, arashu teramatare omasaa. Keidimi sii atasishore enkare tiatua emukunda aah irrigation tenkutuk olashumba, aitubuku inkaitubulu. Ketumi ooshi enkare eimu enchan, arashu keelo neidrill iltung; anak enkare, aah oore drilling tenkutuk olashumba, naa enturore enkop pee etumi enkare natii enkop.

Ore ilpayek naa enetipat amu ore ilpayek naa kidimi ainasa enaa endaa kidimi sii aitumia ilpayek enaa endaa osuam ore ilpayek naa kidong'i sii pee etumi empusio nayierieki enkurma kelo nepej iltung'anak ilpayek eton eshali temparet pee etumi ainosa.

ore ilmashungwa naa keidimi ainosa anaa olng'anayioi arashu keidimi sii aitumiya kulo ng'anayo aitobiru jus naidim ltung'ana atook.

kenare neyiolosirkali inkoitoi naidim atayiolounyie impoleya neme sidain tenelo nitijing'uni atua olosho le kenya enetipat impoleya amu kitumia ilaramatak aitobira enkulupuoni enye pee ebulu inkaitubulu enye nekesisho tesidai.

Enturore. Oore enturore, naa enetipat amuu oore pee eturisho iltung'anak, naa keidim anotito en'daa nainos, tormareita lenye. Keidim netum iltung'anak impisai tenelo nemir intokitin natuuno too mukundani eenye. Enetipat sii enturore amuu tenelo nedoyio imbenek onkaitubulu, naa keitobir enkulupuoni naa keitobir pee, eisho inkaitubulu tesidai. Enetipat teneuni inkaitubulu napaashipaasha tewueji nebo pee etumokini aiboo imueyiaritin arashu in'dudui napaashipaasha, naidim aibung'a inkaitubulu inonok. Aah oore eena naa intercropping tenkutuk olashumba.

Ore enturore naa enetipat amu ore pee etuirisho iltung'anak neun inkaitubulu naa kidim anotito endaa nainos tormareita lenye nitobirr biotisho oseseni lenye enetipat sii enturore amu ore pee emirr iltung'anak inkaitubulu olchambai lenye naa ketum iropiyiani naret ninche tonkulie baa emaisha enetipat sii enturore amu ore pee edoyio imbenek onkaitubulu temukunta naa kitobirr nena benek enkulukuoni pee eisho tesidai enetipat teneyiolou iltung'anak impoleya naidimi aitumia teunore onkaitubulu napashipasha temparet kidim iltung'anak aitumia oloiterio losuam ankishu intare arashu ilukunguni pee itubuluni inkaitubulu kidimi sii aitumia inkulie poleya enaa DAP o NPK tenkutuk olashumpa pee itubuluni inkaitubulu temukunta.

Ore e eunore e kahawa naa enetipat amu ore kahawa naa kitumiae tenkitobirata e kahawa naidimi atook nitobirr biotisho oltung'anak enetipat sii ena baye amu tenelo nemirr olaturoni kahawa enye naa ketum iropiyiani naitumia tonkulie baa emaisha enetipat sii ena baye amu kilepunyie uchumi olosho tenelo neyai kuna kahawa inkuapi oloiborr enetipat teneyiolou olaturoni imbaa nanare pee eeta kahawa pee etumoki atubulu aa requirements tenkutuk olashumpa kenare sii neyiolou olaturoni imoyiaritin napashipasha napuo nitanyamal kuna aitubulu kenare sii neyiolou ilkeek napashipasha naitumiae tenkibooroto okuna moyiaritin o sii ildudui aa parasites arashu pests naidim aitanyamala kuna aitubulu.

Biashara ore biashara naa enetipat amu ore pee eyas iltung'anak biashara naa kidim anotito iropiyiani naret ninche pee eyas intokiting napashipasha te maisha ore osokoni naa enetipat amu tenepuo iltung'anak osokoni naa kepuo amirr inkaitubului enye arashu intokiting naata netum impisai enetipat sii osokoni amu keyau iltung'anak opashipasha tenebo neyau osotua tiatua emurua.

Eramatare oonkishu ekule ore eramatare onkishu ekule na enetipat oleng amu ore kuna kishu ekule na kisho yiok kule nekindim atook arashu kule namiri petumu ltunganak iropiyiani naasie ntokitin napashipasha te maisha, enetipat teneyiolou olaramatani imoyiaritin napashipasha napuo nitanyamal kuna irkek opashipasha onaee nitumiaae tenkibooroto ononamoyiaritin enetipat si teneyiolou olaramatani ndakini napashipasha naishori kuna kishu ekule peetumoki aishoo yioo kule kumok.

Enturore ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'anak nekesisho naa ketum endaa nainos tormareita lenye enetipat sii ena baye amu enkoitoi natumie iltung'anak iropiyiani aa ore pee ekesisho olaturoni nemirr imasaa emukunta enye naa keidim anoto iropiyiani naitumia tokulie baa emaisha enetipat sii enturore amu kidim aitobira enkulukuoni aa ore pee edoyio imbenek onkaitubulu naa kitobirr enkulukuoni enetipat sii enturore amu ninye naibung'ita uchumi olosho le kenya telulung'ata.

Enturore enetipat enturore amu ore pee eturisho iltung'anak neidim anoto endaa nainos tormareita lenye enetipat sii enturore amu keidim iltung'anak anoto iropiyiani aa tenelo nemirr ilaturok imasaa omukuntani enye netum iropiyiani ore tenturore arashu tenkitobirata onkaitubulu naa kelo nitumiyia iltung'anak fertilizers aa ore fertilizer tenkutuk olashumpa naa mpoleya ore mpoleya naa intokiting naret imasaa pee ebulu tesidai neishu tesidai keetae impoleya napashipasha naidim olaturoni aitumia pee ekesisho tesidai.

Oloirrag lenkare ore oloirrag lenkare naa keyau tenesha enchan sapuk ore pee esha enchan temurua terishata naado nelelek eyau oloirrag lenkare keinyial oloirrag lenkare inkaitubulu tiatua emukunta uh ore enkare sapuk neidim aiboi inkaitubulu inono pee meya endaa tenkulukuoni aitobiraki kidim sii oloirrag lenkare atara inkaitubulu tiatua enkulupuoni.

Eramatare ontare aa irkineji ore irkineji naa enetipat amu keidimi atimirr orkine netum olaramatani iropiyiani naitumia tombaa napashipasha enetipat eramatare orkinejik amu ore irkinejik naa kidimi ateyieng netumi endaa aa inkiri keetae irkinejik omuain napashipasha naidim olaramatani ataramata ore sii irkinejik naa kitau oloirerio aa ore oloirerio lorkinejik naa kidimi aitumiyia anaa mpoleya tomukuntani.

Enaiposha ore enaiposha naa ewueji napuo iltung'anak aadol intokiting napashipasha arashu ewueji napuo iltung'anak pee eitiship ate ore enaiposha e indian ocean tolosho le kenya neeta intokitin kumok oshi nayau iloiborr atua olosho le Kenya.

Ore isinkirr naa kitumiae enaa endaa enetipat isinkirr amu ore pee itayuni isinkirr tenkare naa kidimi atimirr netum iltung'anak iropiyiani ore isinkirr naa kitayuni tenkare egirae aitumia ndoana arashu ineti oshi naitumiae aitaunyie isinkirr nitobiri isinkirr imonyit pee etumoki atimirr keetae isinkirr napashipasha tiatua enkare aketii isinkirr kutitik neetae sii isinkirr sapukin.

Enturore ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'anak neidim anotito endaa nainos tormareita lenye enetipat sii enturore amu keidim olaturoni atimira indaiki omukuntani enye netum iropiyiani naasie intokiting napashipasha te maisha enetipat sii enturore amu keidim oltauroni atuuno endaa onkishu ore pee einos inkishu endaa nitobirari biotisho enye keidim olaturoni atuuno inkaitubulu enyenak ata terishata olameyu egira aitumia enkoitoi e irrigation aa ore irrigation naa tenkutuk olashumpa ore ena oitoi naa enkoitoi napiki enkare inkaitubulu pee etumoki atubulu keetae inkoitoi napashipasha e irrigation naidim olaturoni aitumia kenare negelu olaturoni enkoitoi naidim aitumia pee epik enkare emukunta enye.

Enturore ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'anak neidim anotito endaa nainos tormareita lenye enetipat sii enturore amu keidim olaturoni indaikin omukuntani enye netum iropiyiani naasie intokiting napashipasha te maisha enetipat sii enturore keidim olaturoni atuuno endaa onkishu ore pee einos inkishu endaa nitobirari biotisho enye keidim olaturoni atuuuno inkaitubulu enyenak ata terishata olameyu egira aitumiyia enkoitoi e irrigation aa ore irrigation naa tenkoitoi olashumpa ore ena oitoi naa enkoitoi napiki enkare inkaitubulu pee etumoki atubulu keetae inkoitoi napashipasha e irrigation naidim olaturoni aitumiyia kenare negelu olaturoni enkoitoi naidim aitumia pee epik enkare emukunta enye.

Ore eunore olkeek naa enetipat amu ore ilkeek naa keyau enchan ore sii ilkeek naa kitobirr enkijape oloing'ang'e aa oxygen ore sii ilkeek naakidim aitobira mazingira enetipat teneyiolou oltung'ani imbaa napashipasha pee etumoki atuuno inkaitubulu olkeek keeta inkaitubulu olkeek imbaa napashipasha aa requirements tenkutuk olashumpa nanare pee etum pee etumoki atubulu tesidai kenare nepiki enkare inkaitubulu olkeek pee etumoki atubulu tesidai kenare sii neeta enkulupuoni naitosha pee etum endaa nebulu tesidai.

Ore terishata esumash arashu olameyu naa keishooyo sirkali indaiki e musaada ore kuna daiki naa keret iltung'anak pee meidak tesumash kelo nishooyo sirkali arashu nkulie ampunini indaiki toltung'anak aa kishooyo empusio enkurma esukari onkulie tokiting ake nayieu oltung'ani pee etumoki atamanya.

Enturore ore enturore naa enetipata amu keidim oltung'ani atekesisho netum endaa nainos tolmarei lenye enetipat sii enturore amu keidim oltung'ani atimira inkaitubulu olchamba lenye netum iropiyiani naitumia tonkulie tokiting emaisha ore enturore naa enetipat amu kibung'ita uchumi olosho le kenya.

Enturore ore enturore naa enetipat amu ore pee eunisho iltung'anak neidim atekesisho nemirr imasaa omukuntani enye netum iropiyiani naidim ainyiang'unyie intokiting napashipasha te maisha enetipat sii enturore amu ore enturore nibungita uchumi olosho le kenya telulung'ata enetipat sii enturore amu ore pee edoyio imbenek onkaitubulu naa kitobirr enkulukuoni ore enturore naa aisidai amu keidim olaturoni atekesisho netum endaa nainos tormarei lenye enetipat sii enturore amu enkoitoi natumie iltung'anak isiaritin aa ore pee igeri oltung'ani pee eturisho arashu pee esemperr emukunta naa enkoitoi ina natumieki esiai.

Eramatare ontare ore intare naa enetipat amu keitumiae oloirerio lontare uh emodioi temukunta kitumiae ena modioi enaa mpoleya tonkaitubulu tiatua emukunta enetipat eramatata ontare amu ore pee eyieng'i irkerra netum itung'anak endaa aa inkiri enetipat sii eramatare ontare amu keidim olaramatani atimira inkerra enyenak netum iropiyiani naitumia tombaa kumok emaisha enetipat teneyiolou oltung'ani imoyiaritin napashipasha naalo nitanyamal intare naa enetipat sii teneyiolou ilkeek enetipat sii eramatare ontare amu ore ilaramatak kumok nilepua te maisha tenkaraki ena ramatare.

Ore inkiri naa kidimi ainasa enaa endaa keeta inkiri intokitin kumok naitobirr osesen arashu biotisho oltung'ani kenare nipimi inkiri etin etu emirakini iltung'ana pee eyiolouni tenaa eisidain nena kiri eton etu inos iltung'anak.

Enturore ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho oltung'ani neidim atekesisho netum inkaitubulu arashu netum irng'anayio laidim ainosa neidim sii atimira kulo ng'anayio pee etum iropiyiani naasie intokiting napashipasha te maisha.

Ore enkitobirata e majani chai naa enetipat amu kitumia iltung'anak majani teyiarare eshai enetipat majani teshai amu ore majani naa kitobirr biotisho oltung'ani nisho sii oltung'ani engolon ore enturore e majani naa enetipat amu enkoitoi ena natumie ilaturok iropiyiani tenelo nemirr inkaitubulu enye kitobirr sii enturore e majani enkulupuoni aaore pee edoyio imbenak e majani naa kidim aitobira enkulupuoni.

Biashara ore biashara na enetipat oleng amu kilepunye uchumi olosho ore osokoni na ewueji natumore ltunganak petumoki ilamirak atimir ntokitin enye ninyangu ltunganak, keeta lamirak bei napashipasha ontokitin napashipasha tosokoni, enetipat si osokoni amu keyau ltungani kumok tenebo nilepunye eseriani.

Sitoo ore sitoo na ore sitoo na ewueji nashumiek endaa keetae sitooni napashipasha tiatua olosho lekenya a ore nkampunini e cereals a ncpc tenkutuk olashumba neeta cereals napashipasha naidim ltunganak atushumie ndakini enye.

Enturore ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'anak nekesisho neidim anoto endaa nainos tormareita lenye enetipat sii enturore amu ore pee emirr ilaturok inkaitubulu olchambai lenye neidim anotito iropiyiani naidim aitumia tonkulie baa kumok emaisha enetipat sii enturore amu ninye naibung'ita uchumi olosho le kenya ore enturore naa keret iltung'anak kumok pee idim aibung'a irmareita lenye neidim sii enturore aitobira enkulukuoni atenelo nedoyio imbenek onkaitubulu naa kitobirr enkulupuoni.

Keidim ilaramatak losuam aitobira ilturruri napashipasha naidim atareto ninche teramatare onkishu enye enetipat teneeta ilaramatak ilturruri naaret ninche tenelo neyieu eropyiani arashu tenelo neyieu ereteto naing'ua serkali.

Ore inkiri elukungu naa kidimi ainosa tenebo ormushele arashu enkurma kidimi sii ainosa kuna kiri tenebo inchapatini ore indaikin aa inkiri elukungu naa enetipat amu kitobirr biotisho oltung'ani naa enetipat sii amu kisho oltung'ani engolon osesen.

Kenare neeta oltung'ani empusio enkano esukari shimbi wenkare kenare ning'as aitobiru dough aa enkurma oshi naitobiruni egira aitobiru chapati kenare nincho ina dough metotona tenkiti rishata pee itumoki aitobira niyieru inchapatini ore isinkirr naa kidimi aitayu tenaiposha nitobiri uh neng'asi aituku nitokini aitadoiki atua eilata ometaa neoku kenare neng'asi ayierr emposho ometaa neoku pee etumokini aikaranga nepiki ilnyanya tenebo kitunguu onkulie nepiki endaa.

Osokoni ore osokoni naa ewoji netumore ilamirak tenebo ilainyinag'ak kepuo iltung'anak osokoni pee inyiang'u endaa naidim ainosa tormareita lenye ore osokoni naa enetipat amu keyau iltung'anak opashipasha oing'ua imurua napashipasha nilepunyie eseriani tiatua olosho enetipat sii osokoni amu ore peepuo iltung'anak amirisho tosokoni neidim anotito iropiyiani naret tokulie baa emaisha.

Enturore ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltung'anak neidim atekesisho netum endaa nainos tormareita lenye enetipat sii enturore amu enkoitoi natumie iltung'anak iropiyiani uh tenelo nemirr iltung'anak inkaitubulu olchambai lenye naa ketum iropiyiani keetae imbaa kumok nalo nitanyamal enturore anaa osiwuo oloirrag lenkare okulie baa kumok kenare neyiolou ilaturok inkoitoi naidim aibokie kuna baa uh ore osiwuo sapuk neidimi aiboo egirae aitumia ilkeek aa teneuni ilkeek sapukin tiatua emukunta naa keidim aiboi osiwuo oidim atigila arashu ainyiala enkaitubulu tiatua emukunta.